Maũndũ, marĩa marangenia haha kana maũndũ marĩa ndĩrona haha, wa mbere nĩ ndĩrona haha hena mũtĩ, wĩho, ũhandĩtwo, na mũtĩ ũyũ n ĩũkĩrĩte na wĩna itunda. Itunda rĩrĩ rĩtagũo itunda rĩa, itomoko, na, nĩ rĩruhaga ta, ta irigũ. Ũguo itunda rĩrĩ nĩ rĩrĩagũo na ũthiaga ũgakora ũrĩa ũrarĩa nĩ rĩramũteithia mũno, na nĩ ongagĩrĩra mũndũ maũndũ maingĩ mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ. Kana mũrĩi wa mũndũ ũrĩa ũrarĩrĩa. Ũguo itomoko rĩrĩ nĩ rĩega mũno, na nĩ rĩhandagũo, kũndũ guothe rĩkũraga. Rĩahandũo nĩ rĩrogao wega. Ũguo tũrona mũtĩ ũyũ ũciarĩte matomoko maigana ũna, hena itomoko rĩmwe haha, hena rĩngĩ harĩa. Na ũgakora mũtĩ ta ũyũ nĩ waruta matomoko mũngĩrĩa mũrĩ andũ ta ikũmi, na mũigue mĩĩrĩ yanyu nĩ yoka wega. Kũguo mau nĩmo maũndũ marĩa niĩ mangĩngenia ndĩrona haha, na maũndũ marĩa ingĩtambũra mũno. Maũndũ marĩa ingiuga me nĩ ma bata mũno harĩ mbica-inĩ ĩno. Itomoko, mũtĩ ũcio wa itomo ũguo tũrona, mũtĩ ũcio nĩ mũtĩ mwega mũno.

Ota ũrĩa ndĩroha haha mbica-inĩ ĩno, ici ti irio. Wa mbere ici nĩ, kana ũyũ nĩ mũtĩ wa kangauthi, ũrĩa ũhandagwo ũkauna kahonge kamwe ũguo ũgekĩra cai-inĩ waku. Wekĩra cai-inĩ waku cai ũcio ũnungaga kangauthi ũyũ, kana ũgakora nĩũranungĩrĩra wega kana nĩũranunga wega mũno ũkĩnyua cai ũcio ũgakorwo nĩũraigua wega mũno. Ũguo ta ũguo tũrona haha ici ti irio. Ũgĩkũria mũtĩ ũyũ ũthiaga ũgetha tĩri ũrĩa mũnoru, ũgekĩra handũ gĩtoo-inĩ, ũgacoka ũgekĩra thumu, ũkaurugucania. Ũgathiĩ ũgetha kahonge kamwe kaa ka ka kangauthi ũyũ, ũgacoka ũkahanda ũgathecereria hau, hau hau mbaketi-inĩ ĩyo wekĩra tĩri, kana hau harĩa wĩkĩrĩte tĩri waku na thumu waku. Hau nĩho ũrĩcokaga ũgaitĩrĩria maĩ, nĩgetha kamũtĩ, mũtĩ ũyũ waku ũkũre na ũkũre wĩ mwega na wĩna riri mwega ta ũguo tũrona haha mbica-inĩ. Mũtĩ ũcio nĩũrĩendaga ũkaũrora, ũkaũrora ũgĩkũra ũrĩa ũhana, mĩri yaguo, ũkaũthathaũra, ũkawongerera thumu, ũkawĩkĩra tũbataraica, ũkaũhe maĩ rĩrĩa ũrabatara. Ũgakora mũtĩ ũcio wakũra, ũkoragwo wĩ mwega mũno no wĩkĩre cai-inĩ ũkagĩa cama mũno.

Niĩ no ndarĩrie kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha gĩtũmi nĩ ndĩrona aya nĩ andũ a thirikari, kana nĩ andũ nomakorwo marĩ a makambũni ma nanja kana makambũni marĩa macabũtaga kana marĩa mahũraga njeki ũrĩmi, nĩ mokaga na mbegũ ta mbembe cia mbembe ũguo, ũgakora kwĩna mbembe ĩho yumĩrĩte na marenda andũ makorwo makĩmĩrĩma. Ũgakora mbegũ ĩno mwĩ mũrĩ ta arĩmi mwamĩhanda ĩkũraga yothe wega na ĩkoimĩra ĩ thaka. Koguo nĩ maheanaga mbembe ici kũrĩ arĩmi na ũgakora arĩmi nĩ maroya kanya gaka magathiĩ makaheo mbembe ta ici, makaheo ko nĩ kiro ta igĩrĩ, kiro ta igĩrĩ wathiĩ wahanda ĩka yaku ĩmwe kana wahanda kamũgũnda gaku harĩa ũkĩrĩ nako karĩa kaigana, ũgakora mbembe ĩyo nĩyakũra ĩna riri mwega mũno tondũ mbembe ĩyo he kĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrĩtwo thĩ-inĩ, na yakũra ĩkoragwo ĩ mbembe ya kwendeka na no ũmĩendie, na oyo no ĩkorwo ĩ mbembe nene mũno ona gũkĩra iria ingĩ tũhandaga cia kawainda. Koguo kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ andũ aya nĩ kũheana maraheana mbembe ici, kana no ũkorwo nĩ mbembe, no ũkorwo nĩ mboco maraheana harĩ arĩmi nĩgetha arĩmi acio mathiĩ makarĩme mbeũ ĩyo maraheo.

Toguo tũrona haha, ũyũ nĩ mũtĩ wa, itomoko, na nĩ ũthiaga ũgakora itomoko nĩ rĩkũraga kũndũ kũmwe na kũmwe na rĩkoragwo rĩ itunda rĩmwe rĩega mũno, itomoko rĩkũraga ta, itunda rĩho rĩtagwo, irigũ, ũthiaga ũgakora irigũ he rĩmwe makeruhagĩra magĩkũra, na toguo tũrona haha itomoko rĩrĩ, he na matomoko merĩ matarĩ meru, na hena merĩ meru, ũngĩmarora ũguo matihanaine na rangi, mena rangi ũtahanaine, kũguo itomoko nĩ itunda rĩmwe rĩega mũno nĩ ũthiaga ũgakora nĩ rĩrĩagwo nĩ andũ na nĩ rĩteithagĩrĩria mũno ũhoro wĩgiĩ kuongerera hinya wa mwĩrĩ na maũndũ ta macio. Itomoko nĩ ũthiaga ũkoraga rĩeruha mũno nĩ rĩgĩaga magunyũ thĩ-inĩ ta matunda marĩa mangĩ mangĩruha mũno ũthiaga ũgakora magĩaga magunyũ thĩ-inĩ, ndũngĩkorwo wĩna njĩra njega kana ũndũ mwega wa kũrĩrĩa, kũguo rĩagĩa magunyũ thĩinĩ ũgakorwo itunda ríu no ũrĩteire na ndũngĩkorwo na ihinda rĩega rĩa kũrĩrĩa kana kũrĩka o ũndũ o wothe. Na itomoko mũtĩ waguo ndũnenehaga mũno ũkũraga o hanini.

Ũndũ ũyũ nĩũrĩ bata mũno harĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ nĩũthiaga ũgakora nĩũrateithia mũno harĩ ũrona gũthondeka mwaki. Nĩĩrutaga ngaci ĩrĩa ta rĩu mũndũ ng'ombe ta rĩu mũndũ ũrĩa wĩna ng'ombe nĩathondekaga kĩndũ gĩkĩ nĩgetha gĩkaruta, nĩgetha mai macio ma ng'ombe mathiĩ haha he irima rĩrĩ rĩrathondekwo ũũ, nĩrĩkoragwo rĩna ũhoro wa kũruta ngaci ĩrĩa ĩhũthagĩrwo na kũruga kana gwĩka maũndũ mangĩ tondũ ngaci ĩyo wamĩakia nĩyakanaga. Ũgakora ngaci ĩyo nĩyo ĩrugaga ta nyũmba na kũrĩa kũngĩ. Kuoguo ũndũ ũyũ nĩũteithagĩrĩria mũno harĩ gũthondeka ngaci na ũngĩthondeka ngaci ũũ rĩu nĩũkoraga nginya ndũrathiĩ kũgũra taa ngaci kana meko kana ona riko o rĩothe rĩrĩa ũngĩhũthĩra kũruga. Kuoguo nĩ nĩ ũndũ ũyũ nĩũteithagia mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa na kũ na kũ preserve indo ingĩ ta mai ma ng'ombe handũ ha gũthiĩ kũmate nakũu ũkamahũthĩra na njĩra ĩngĩ, na ũgakora nĩũrateithĩka harĩ kũ preserve mai macio ma ng'ombe.

Maũndũ marĩa marangenia haha ndona ũndũ ũyũ, wa mbere nĩndĩrakenio nĩ ũhoro wĩgiĩ maĩ tondũ ũndũ ũrĩa ũroka hakiri-inĩ ciakwa, nĩ ũhoro wa maĩ ũrĩa mũndũ aigaga maĩ kũringana, okorwo, ta rĩu mũndũ ũrĩa ũtarĩ na ta rĩu mũndũ ũrĩa ũtarĩ na maĩ gwake, nĩ ũthiaga ũgakora nĩenja handũ, ekĩra iratathi, acoka ekĩra maĩ macio hau. Maĩ macio rĩu nomacinirwo nĩ riũa nĩgetha mathire, no gũtirĩ kũndũ kũngĩ mangĩthiĩ. Nĩũthiaga ũgakora ũndũ ũyũ nĩwĩkagwo harĩ andũ arĩa makoragwo makĩiga indo ta mũthanga, ũgakora mũndũ nĩaiga mahiga make hau thĩiniĩ, na ũgakora rũhuho ruoka rũtigũkua mũthanga ũcio kana mahiga macio nĩtondũ nĩmagitĩrĩtwona na tĩri kando, kuoguo ona wakuo nĩ rũhuho ũgakora mũthanga ũcio gũtirĩ kũndũ ũrathiĩ, ũraikara o hau ũrĩ na mau nĩmarĩa maũndũ marĩa marangenia haha, na ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ndĩraigua ũkĩnjangamũra ũkĩnjanjamũra haha ũguo.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, wambere haha tũrona ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, no tũtirona ng'ombe mbica-inĩ ĩno. Haha nĩ harĩa ũthiaga ũgakora ng'ombe ciatinda cikĩrĩa kũrĩa kũrĩa kwĩna nyeki, cicokaga cigoka haha handũ hakĩtwo harĩa maĩ mekĩragwo nĩgetha ng'ombe ĩgoka ĩkanyua maĩ hau, tondũ ng'ombe nĩĩbataraga kũnyua maĩ nĩgetha ĩkaruta iria okorwo ng'ombe ĩyo nĩ ya iria. Onokorwo ndĩrĩ ya iria, okorwo nĩ ya nyama, ng'ombe ĩyo nĩĩbataraga kũnyua maĩ tondũ maĩ nĩũkoraga nĩmateithagĩrĩria mũno harĩ gũkũra kwa ng'ombe ona gũkũra kwa kĩndũ o gĩothe kĩrĩa kĩrakũra. Kuoguo maũndũ marĩa maroka hakiri-inĩ ciakwa nĩ ũrĩmi wa ng'ombe. Ng'ombe nĩũkoraga ta rĩu aya arĩa mairigĩte gũkũ, mahingũragĩra ng'ombe ciao cigatinda ikĩrĩa, no rĩu ng'ombe icio nĩcikoragwo cikĩmenya atĩ handũ harĩa hena maĩ na cianyota cigathiĩ cikanyua maĩ haha cigacoka cigathiĩ cikarĩa nyeki kũrĩa ciatinda cikĩrĩa, na ũguo nĩguo meciria-inĩ makwa ndĩreciria ũhoro wĩgiĩ mbica ĩno.